ore enikoni tenetumi ena baye naa iunisho niun impooshok inono ashu inkaitubulu inono tolchamba yiolo piindip atuuno ee nikesu yiolo piindip atekesu ning'uraki ground ashu enkop natoyio niing'uraki irkuniani lopetaa ee nincho ewosh enkolong aitobiraki peyie etumoki atoito aitobiraki nitumoki atekesu aitayu ee naduo aitubulu inonok aitayu aitobiraki pee aworr onkinyat enye.

ore enaikunari ena siai naa inga's aitobirr enkop enaduo niunishore ashu eniurie niunie inkaitubulu inonok, niarr enkop aitobiraki nipik enkare ilturot ee ning'oru irpaipi ashu nidung'dung enkop yiolo piindip atudung'udung'o enkop nilo ayau enaduo mbegu iladuo tokitin liun yiolo piiyau empeku ee nimpanga ilainini laduo liunie enaduo peku ino nitumoki ataara nkulie aitubulu pookin nemifaa nebulu tolchamba neeku yiolo enaduo daa ino nipik enkare peetumoki aizalisha ashu atoyu ee irmatunda sidain.

Ore ena eunore e kitunguu tolchambai ore entoki naitadamu ena siai nee enkiremore naa ore eninko teniremisho ashu interu enkiremore e kitunguu naa ing'as oltung'ani aitobiru olchamba lino nipik enterit nipik empoleya nakata peetumoki naa aishoo inkaitubulu e kitunguu ebulu aitobiraki ee nilo ainyiang'u empeku e kitunguu nilotu aun nincho enkare nintobiraki aikarr peemitoki ing'uesin aanya ning'uraki olaasani loonkaik loosisho tina mukunta ino e kitunguu ena ake.

ore ena naa kitunguu enoshi nauni oombenek neeku ore ena siai pee enetipat naa ee yiolo oltung'ani naaji loitobirisho tiang mintoki keeku iyata kitunguu ino nara ready piintumiya yiolo sii tenkay alo oompisai naa ikisaidia ena kitunguu tenilo amirr tosokoni nitum iropiyiani inaduo nintobirie ashu nipik metaa savings inonok nintobirie enkang ino nintotiyie olmarei lino nintobirie ashu intobirie irkulikay shambai liunie inkulie aitubulu neeku yiolo ena siai kisidai oleng, karrep nanu peesi iltung'anak kumok amu kisaidia iltung'anak menoto iropiyiani netum isiaitin.